Gũkũ nĩ gũcĩĩbũ mbeca karĩmũ-ĩnĩ, mũndũ ekaaga ũũ nĩ getha akona mbeca cĩ mahũthĩra mũthenya wa mbũra ,kana mũthenya ũria akaaga akahoota kũgĩa na kindũ agĩhũthũthĩra nĩgũo ndakahũte kana aage kĩndũ gĩa kũrũga kana gĩa kũhũthĩra mahũthĩra-ĩnĩ make, nĩngĩ mũndũ no aaĩge mbeca ĩcĩ nĩ getha akona cĩa kũĩgĩthia kana cĩa kũgũra kĩndũ agĩenda.

Haha nĩ mbere ya wabici cia mbunge, aya nĩ ambunge, wĩra wao mũnene nĩ kwaria kamweke-inĩ ka aikari a bũrũri arĩa mamacagũrĩte .Ningĩ nĩ matũmĩkaga kũramata thirikari, kũrora kana mĩkĩre yayo ya wĩra nĩ ĩrambatana na katiba ya bũrũri, ningĩ nĩ mathondekaga mawatho marĩa matũmĩkaga kũramata bũrũri.

Rĩrĩ nĩ igongona rĩa mahoya, rĩthondeketwo nĩ thirikari ya kauntĩ ya Nyandarũa, arĩa nĩo ambunge a Nyandarũa, mokĩte kũhoera kauntĩ yao ya Nyandarũa, me hamwe na aikari a Nyandarũa, makĩhoera nĩgetha mahote kũgacĩra, na ningĩ mahote kũramata thirikari yao wega, nĩgetha maũndũ makĩagĩre.

Ĩno nĩ kambuni ya Safaricom, arĩa nĩo mena uge ũrĩa mũnene, hoka nĩ mĩtambo ya thimũ, nĩguo kwaria na thimũ, gũtũma message na thimũ, gũtũma mbeca na thimũ, kũingĩra intaneti gũtũmĩra bundles, ningĩ nĩo andĩki arĩa anene mũno Kenya.

Haha nĩ nja wa igoti rĩrĩa rĩnene Kenya, ũrĩa wĩ gatagatĩ nĩ mũciriithania ũrĩa mũnene Kenya, ehamwe na ateithia ake. Wĩra wao, nĩgũtua matua ma macacira marĩa maremete magoti maya mangĩ, ningĩ nĩmatuaga matua ma gĩthurano gĩa bũrũri, na nĩkĩo gĩthurano kĩa mũtongoria wa bũrũri kĩngĩkorwo kĩna mahĩtia.

Ũũ nĩ muciĩ munene wa kauntĩ ya Uasin Gishu, kũrĩa gĩkoragwo gĩ kĩhumo kĩa ateng'eri aingĩ a Kenya, arĩa me ngumo thĩ ng'ima, arĩa makoragwo mabunjĩte rekondi itiganĩte thĩ ng'ima, ningĩ nĩ gũikaraga kabira nyingĩ, no kabira ya Kalenjin nĩyo ĩkoragwo ĩ nyingĩ mũno.

Ĩno nĩ bengi ya KCB kũrĩa andũ mokaga kuruta mbeca, kũiga mbeca, gũkomba marũni, gũcenjerio mbeca cia na nja, nĩyo na gĩthũngũ ĩtagwo foreign exchange, ningĩ nĩmokaga gũkomba marũni.

Nĩ gĩkũyũ. Nĩ kĩndeithagia kwaria na arata, kwaria na andũ a bamĩrĩ, gũthikĩrĩria mohoro na tabarĩra iria ciũkaga tibinĩ na rĩdio-inĩ cia gĩkũyũ. Ningĩ nĩ hotaga gũthogorana bei, na ahũri a biacara arĩa nĩ Agĩkũyũ, na ningĩ nĩ hotaga gũthoma nginya bibiria kana gũthoma maũndũ mangĩ marĩa makoragwo mandĩkĩtwo na lugha ya gĩkũyũ.

Ĩno nĩ yunibacĩti ya Kabarak, ĩrĩa ĩkoragwo mwena wa Rift Valley, kauntĩ-inĩ ya Nakuru, ĩkoragwo yũmbĩte mĩthing-inĩ ya gĩkiricitiano, ningĩ yambĩrĩirio nĩ mũtongoria wa kerĩ wa bũrũri, ũrĩa nĩwe Daniel Moi.

Wendia na ũgũri wa indo intaneti-inĩ, nĩ mũthemba wa biacara wũiyũkĩtio nĩ biacara nyingĩ mũno, harĩa mũndũ ahotaga kwendia na kũgũra indo e harĩa arĩ, andũ mataiyũkĩtie mũthemba ũyũ wa biacara, kana biacara iria citaiyũkĩtie mũthemba ũyũ wa kũruta biacara, ciahota kũhuka mĩaka yũkĩte.

Aya ni abitha a borithi, arĩa maronekana kũhĩtana na arũrũngani, arĩa maumĩrĩte kwa namba nene, kũonania makaya mao, kana kwaga kwagĩra na ũrĩa thirikari ĩramekĩra, kana ũrĩa matũra mao marĩ.

Aya nĩĩ atongoria a kanitha wa Kenya wa ACK. Mekaga ũũ rĩrĩa marenda kũhĩtũkia ũjumbe, kana makenda gũtangatha maũndũ megiĩ kanitha wao na marenda akenya othe makĩmenye.

Aya níĩ borithi a rũhonge rwa NYS, arĩa maronekana, nítamarahetũka mbeere ya mũtongoria wa bũrũri, mekaga úũ hĩndiĩ ya mabura ma thigũkũ ma bũrũri, nĩo ta Jamhuri day madaraka day.

Aya nĩĩ atengeri a Kenya, aria mathiaga guthakĩra Kenya, hĩndĩ ya mathako, ta mathako ma olympics, kana mathako ma marathon, marĩa matabanagio, maburũriini manaja, ta boston, kana Newyork, kana nĩngĩ Germany.

Ũyũ nĩ mũnene wa gatatũ wa bũrũri Mwai Kĩbakĩ, ehamwe na arangĩri na mũthikabu. Athiĩte kũona mwĩrĩ wa mũnene wa bũrũri wa kerĩ nĩwe Daniel Moi, mwĩrĩ wake warĩ nyũmba-inĩ cia mbunge.

Haro, kaĩ marĩhi manyũ ma thĩmũ marahaicire? marahaicire rĩ? na marahaicire nĩkĩ? tondũ ndagĩkĩra credit ndona kĩarĩo gĩothe, ona ndinaria ndagĩka nyingĩ ndaria ta ndagĩka ĩkũmi, nĩkĩ?

Ĩno nĩ ĩmwe ya wabĩcĩ ya kambuni ĩrĩa iheanaga motungata ma thimũ nĩyo kambuni ya Safaricom. Kwĩna andũ marũgamĩte na nĩ maronekana magĩtungatwo ningĩ kwĩ nao maikarĩte thĩ kana mabangĩte raini nĩgetha onao makĩhote gũtungatwo.

úũ níĩ ũkĩ, ũkĩ mũndũ no ahote gũcũna wĩwika, harĩa no ũhote gũcũna na gĩciko, ningĩ no wĩkĩre maĩnĩ ma ndimũ, nanĩũkũhota kũnyũa, kana nĩngĩ wĩkĩre cainĩ, na nĩũkũhota kũnyũa. Ningĩ mũndũ no ahake mũgateĩnĩ na nĩekũhota kũria ukĩ wĩĩ mũgateĩnĩ.

Harũ, nĩ hingũrĩte akaũnti na bengi yanyũ, na ndarora ndona mbeca ciakwa iria ndaigĩte nĩ cia nyiha, na ndirutĩte mbeca cio ciothe na ningĩ ndiũĩ mũndũ owothe ũrutĩte mbeca akaũnti-inĩ yakwa. Ũguo ndĩrenda kũmenya cianyiha atĩa na cingĩnyiha atĩa, tanjĩrai.

Nĩ wega agĩkorwo na kaũgiĩ kanini kegiĩ thĩtima ningiĩ, akiĩga pannel ĩno ĩgũrũ wa mabati nĩ wega amiĩge kũndũ ĩrĩonanaga na rĩũa ĩmwe kwa ĩmwe na ndakamiĩge kiĩrũrũ-inĩ tondũ ĩngĩigwo kĩrũrũ-inĩ ndĩkũrũta wĩra wega.

Ĩno níĩ supermarket ya Naivas ĩrĩa nĩo supermarket ĩrĩa nene Kenya, yendagia indo ta nguo, iratũ, indo cia nyũmba, indo cia thitima, indo cia kũrĩa, na nĩngĩ níĩrĩ mĩkawa kuũ thĩ-ĩnĩ. Naivas, nĩĩ ya ndĩkĩĩte andũ aingĩ mũno gũkũ Kenya, na níĩo supermarket ĩrĩa ĩkoragwo na honge nyĩngĩ gũkũ Kenya.

Wa mbere, mwanake angĩenda kũrua nĩ athiaga kũhoya irua kwĩ mamawe, ningĩ auma haũ nĩ egũthiĩ eharĩrie nĩgetha agakĩroka rũcinĩ kĩroko tene agagĩthĩi rũĩ kũrĩa ekũruithio

Ici nĩ ngari cia maguta, iria cikoraguo cigĩkuwa maguta cigagĩtwara mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri. Haha mũno mũno cibangĩte raini nĩgetha cikahota gũkĩingĩra mũhaka-inĩ wa bũrũri ũmwe no ũngĩ. No njuge haha tokorwo marenda kũingĩra bũrũri-inĩ wa Uganda, ũrĩa ũkoragwo ũgĩtia maguta mũno.

Nĩ ũbataire gũkorwo na kĩbandĩ, okorwo ndũkinyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana, ũgagĩkorwo na birth certificate, na kĩbandĩ kĩa mũciari. Ningĩ nĩ ũbataire gũkorwo wĩna bini ya KRA na mbeca nini iria mũno ũngĩkĩra bengi-inĩ ni magana matatũ.

Ũhoro wa mwendia, niĩ ndĩrenda kũgũra thimũ, nĩ thimũ ĩrĩkũ njega? Tecno, aca Tecno ti njega mũno, niĩ ingĩenda thimũ ta ya Redmi, kana Infinix kana ya Samsung, kana nĩngĩ Iphone okorwo wĩ nayo. Iphone ĩrĩa wĩ nayo ya mbeca nini nĩ ya mbeca cigana? Ya ngiri fifty, aca, ngiri fifty ni nyingĩ mũno, ĩ Samsung, wĩna ya ngiri thate, ĩ he ĩyo ya ngiri thate nĩ nguoya.

Ndĩhumbaga wega, ngekĩra nguo njega, kĩratũ kĩega, ngeharĩria o wega, ningĩ nginya ngarĩa wega nĩ ũndũ wa meharĩria ma mũthenya ũyũ tondũ nĩ wĩkoraga, mũthenya nĩ wagĩthiĩ, na ndũrĩ ũrakĩrĩa wega. Mũthenya ta ũyũ, nĩ thiaga ngarĩanĩra na arata, tũkanyuanĩra hamwe, tũgakenanĩra o hamwe, na tũgakũngũĩra mũthenya ũyũ.

Mĩthenya ta ĩno, yambagia na mahoya, kũria andũ mahoyaga magagĩcokeria ngatho kũrĩ Ngai, na ĩtongoragio nĩ athĩnjĩri Ngai, kana atabania a magongona, ningĩ, mũtabania wa magongona, nĩ atwaraga andũ o wega, agakĩhota kũmatongoria kĩrĩa mekũrĩa, kĩrĩa mekwaria, ũhoro ũrĩa ũmarehete mũthenya ũcio, na magakĩhota gũkenerera mũthenya ũyũ, ningĩ marĩkia, andũ nĩ mahotaga gũkenera nyama, magakenera kũrĩa kĩndũ ta mũkimo, magakenerera nginya kĩrĩa kĩrehetwo gĩa kũnyua.

Aya nĩ a kuuma rũrĩrĩ rwa mathai arĩa makoragwo na ũhoti na hinya mũingĩ wa magũrũ, makahota kũrũga mita nyingĩ igũrũ ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ kĩguucĩrĩria kĩnene mũno kĩa agendi gũkũ Kenya. Kũiga ũndũire wa ndũrĩrĩ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno tondũ nĩ kĩhotaga gũbundithia nginya njiarwa irĩa ci gũka.

Rĩrĩa airĩtu ta aya moka gũkũmithia ihiko cia tene, nĩcitũmaga matũra, na andũ a matũra moke hamwe na manyitanĩre gũkũmithia ũndũ ũyũ, ũrĩa ũragaga iroto cia airĩtu rĩrĩa mahota kũhika tene.

Nĩ ũbataire gũkorwo na ũmenyo wa kũnyitithania waya cia wifi. Ningĩ nĩ ũbataire gũkorwo na ũũgĩ wa network na ningĩ ũũgĩ wa thitima nĩ wega ũkorwo naguo. Indo ĩrĩa ũbataire gũkorwo nacio, nĩ indo ĩrĩa ciroraga kana waya cia wifi nĩ iraruta wĩra wega.

App ĩno ya Kenya power nĩ ĩteithagia mũndũ kũgũra tokenĩ cia thitima, kũrora balance ya birũ ya thitima, ningĩ ĩkamũhotithia nginya kũrĩha birũ ĩyo. Ningĩ app ĩno nĩ ĩhotithagia kuonia mũndũ ũrĩa ũrahũthĩra birũ yaku ya Kenya Power, na ningĩ Kenya Power mangĩkorwo na ũndũ o wothe marenda kwĩra andũ nĩ ũhotaga kuona kũhĩtũkĩra app ĩno.

ĩno nĩ message ĩrĩa yumaga kwĩ Safaricom ĩrĩa ĩtũmagwo nĩgetha ũgakorwo na ũũma mũndũ ũrĩa ũratũmira mbeca nĩ ũrĩa ũrenda, kwaga ũguo, ũgakĩhihinya namba ta igĩrĩ ĩrĩa ĩgũkanja transaction ĩno na mbeca ici itigũgĩthiĩ.

Message ya mbere nĩ ya bata mũno. Nĩ ĩronania ihoya rĩrĩa rĩratũmĩtwo nĩ mũhũthĩri wa thimũ ĩno ya Safaricom nĩ rĩamũkĩrwo nĩ Safaricom na mahota gwĩka o wega. Ningĩ message ya kerĩ nĩ ĩronania mbeca ĩrĩa aratũmĩte citirĩ ciratũmwo kwĩ ũrĩa ũraciamũkĩra, tondũ wa ihoya rĩrĩ rĩake.

Nĩ citeithagia andũ mũno, kũhũthĩra kahinda karĩa kanini mũno, gakũrĩha marĩhĩ ma gũ park ngari ciao, kũndũ ta moro-inĩ na airport inĩ. Ningĩ níĩ citeithagia, kũrũta karatathi, karĩa ũthiaga ũkonania harĩa ngĩti-inĩ atĩ níĩ wa rĩha marĩĩhĩ maku ma parking, koguo ũteanga wa kahinda ndũkoragwo wĩho.

Maũndũ ta maya nĩmateithagia andũ kũona mbeca cia kũhingũra biacara, cia gũteithia biacara ciao cigacĩre, cia kũrehe indo ta stoko njerũ, maũndũ maya mateithagia mũno andũ arĩa mahinyĩrĩrĩkĩte kĩbiacara kana kĩmũhuko, kwagĩria biacara ciao.